To ang'oma sirkal tiyogodo ma idendo ni ecitizen gi dho ngere? En nyuakruok mar afise mopogore opogore e badh achiel e mbui. Kanyo oting'o ndikruok mar otas nyuol, kitambulisho mar piny, oboke mar wuoth thigodo e pinje mamoko gi mag jowagunde. Mise mag yao ohala kaluore gi katiba mar piny ka. Chulo osuru, nyaka oboke mar thoo sama ng'ato ong'ielo orengo. Ma miyo tij jopiny okonyore e yo mayot nikech wuotho mang'eny koro odok chien. Oboke mar nyombo sama ng'ato oyudo jaherane bende wandikre kanyo.

En olemo miluongo ni ng'ou. Olich kinene to berne thoth, ohingo suche. Otin gi jopur e piny kaluowa koni. Ober kipure kama otimo kuoyo kata kitekite. Sama ochiek oluongi kende kogolo muya maber saidi sama otieno. Tichirone duong', ohere nyaka gi jowahinde. E kit dhano ka, oduoko tuo mar presa piny. Josukari bende ober godo, nikech mare en ma oken sukari moro ma imede mabedo tuoche e piny delcha. Kendo ober gi jomachuo, nikech omedo teko gi sama ng'ato osewuok e dala kata dwa wuok e dala. Koro mano miyo ode duogo chung'.